Kaidim nanu atejo te maoni aii ore kuna naa coolants inoshi naa naapik kule, piitisidan kule pee emitiki kule inyala nepising' te nkata naado e sidain pee etumokini aitumia to nkoitoi napaasha.